kelo oltngani sukuul, pee eyolou mpukunot pookin oodaiki naatae, entoki naijo orpaeki. entoki naijo emooshoi. entoki naijo enkwashe, pee eyiolou pooki ajo keetae mpuknot ookin. nintoki aitaariyian ajo, ore kuna daiki naa keyieu kuna daiki enkare. neyieu kuna daikin nekurokini. keyieu enkulupuoni napir, pee etumoki aatbulu tenkata sidai. netum ii afia. amu ore pee etum ninye edaa afia. nemirayu sii ninye aitobiraki. nitaaryian oltungani ajo ore euni ena daa, naa keeta sii ninye enkata nayieu nekurokini. nikari, neripi, pee menya nguesi nemepurori sii. amu ore edaa, teneeku etupukuo aitobiraki naa kemirayu. ninosayu aitobiraki. nisum sii ninye oltungani ajoki ,keeta nkatitin nauni eda, neeta inemeuni. amu ore e enkata sidai oloingange naata enchan. naa keunoi idiki amu, ketum naa enkare. mitoki aitegemea enkare oltungani. enoshi nilo oltungani abukoki te nkaina aashu irpaipi.

Ore ene wueji. Naa ilotorok egirae aarut tene wueji, egira ilarutok aitayu enaisho oolotorok. amu erishata ajo. ilotorok aitobiraki. etanapa, kelioo ilchankaro ajo kenapa, kitiil toonchot barikon. kelio ajo etanapa. neeku ore entoki nagira aasa tene wueji naa enaisho egirae aitayu oolotorok. kelio ajo ketii nkeek. ketii nkeek natii ene wueji. egirae ainok enkima. nelio sii ninche lotorok ajo egira sii ninche aarip. eokito sii ninche enaisho. nejia naa oshiake Iko teneeku kerutitoi. elio sii ninye ntapuka. nelioo enkop. noolo irkeek kumok . egirae aoturur tene wueji. etii looturuori jragita tenkop. naa niche, ebaiki naa ninche eji pee inokieki enkima. ashu aiteru enkima tine wueji.

Ore enewueji naa kelio Ajo irng'anayio pawpaw ninye egirai adung enyialitae amu ejio ena kegirai aitau nkoitoi amu kegirai adung aisorom amu etudungoki too mpolosi leilo irng'anayio oiragita tenkop leilolo ejio kegirai angangaa melio iltung'ana egira asotu enaa duo endaa amu tenaa kendaa enakata elio iltung'ana egira asotu ejo pee epuo amir kake ijio enkop edungitoi ainyia irkeek eidimayu naa entim natasuro neeku keji pee etum iltung'ana napasi ashu ewangu enkop pee edolita ng'uesi natii enkop ashu erari ng'uesi neeku kelio enewueji Ajo kegirai aitau nkoitoi aisiashayie enkop

Mesapuk oleng ena siai tenkop ang amu etii intokitin nemisho metasapuka mikiata oshi iyiok enkare sapuk naidim naaji nitubulu kuna benek metaa, metaa naaji endaa naponunui anya tenkata nalotu nenkare naa dii oshi eyieu pokitoki netii enkop ang enkolong sapuk oleng netii siinye oshi osiwuo sapuk oidim naaji aitaa enkare kiti tenkop amu ore oshi esinye osiwuo wenkolong sapuk naa kitaa enkare kiti tenkop amu keya enkare oleng ore sinye osiwuo kegili kegil oshi sinye osiwuo irkeek neku ore naaji inkaitubulu naijio kuna kemitiki enterit epu epiru amu keeku keya enterit oleng ore eeta enterit ning'ua enda terit oshi enda naa keeku kenya enkolong ainyialaki metaa ore ore sinye inkairtubulu nemetum naaji sininche enkare eh enkare sapuk wenterit napirr naidim aibung'a ninche metubulu.

Kaata pii amu atii enkop nabulu imbenek nebulu pokitoki natii enkop natum enkare naitubulu pokitoki enkaitubului pookin naba enaa enabulu tenkop neeku ore sinye enewueji naa eh kelio ajo imbenek nagira abulu ibung'ita oloyeniyeni imbenek naa pokota oshi etii oloyeniyeni enkop tenetumito inakop enkare sapuk neku kelio ajo eh keeta enakop enkare sapuk naata sinanu eng'eno amu atubulua tinakop naa kei kitaasi sininye ena siai tolchambai tewueji nitubulu ewueji naijio imposho amu ore inoshi keek nauni mibung'a sininche naa maoyeniyeni oshi eji pee ilep irng'anayio enaa nena poosho ilep pee etumoki atubulu aitobiraki netum dii ninye anoto enkolong ae aitobiraki.

Mitoki lairenok atum enkare napik ilchambai lenye enkata nemeshaita amu ore oshi ena are yatua enkop kitumiai oshi lairenok enkata nemeshaita nepika naaji enkata nashaita atua iltangii naa tenelo meeta etaguara netum enkare napik ilchambai lenye keyieu Osho ninje ilchambai enkare sapuk neeku ore enkare yatua enkop naa enkare oshi naretu iltung'ana neme tenkiremore ake keretu doi sininye iltung'ana oo Mali naijio nkishu ntare egira aitaas egira aitoki ore oshi poki toki naa keyieu enkare ore sininye tenewueji netii we enkiremore naa ninye duo oshi naisul amu ore oshi ninje nkaitubulu ilchambai naijio irpaek mboshok naa keyieu enkare sapuk eshaita neyieu sii enkare sapuk enkata nemeshaita amu ketii nkatitin nashaita naitapashii nkariak ilchambai pee minyial enkare ilchambai neeku kaisidai enare amu enedupoto oshi too lairemok otaa ilchambai

Olchamba ele otii endaa nelio ena daa ajo ewo ore ele shamba nelio ele shamba ajo eh ijio ketiu enaa kitu ewosh olopeny olchani tenetoosho apa olopeny olchani ele shamba ashu ebaiki netoosho ne neitoki aing'ua tenkiti kata nelotu orkurto neny nejing atua olchamba neiteru anya irnyanya enaa enakata ele amu kelio ajo inosa tenakata neeku ore entoi nagira aasa tenewueji etiu enaa ore ele shamba otii ele nyanyai naa ketii ketii orkurto negira anya ele kurto eh irnyanya neme dii inye inewueji nelio ake nidipa aita ingumot ore sinye pinkoji aing'orr emurte ekedianye naa kelio ajo ikuna orkurto inji injio keyieu eh enyaanya penyo sinye ornyanyai inaalo elio dii siinye ele nyanyai ajo ewo ele nyanyai pii mayiolo inye petu itai naa olopeny kulo nyanya naku ore entoki nagira aasa tenewueji naa orkurto otii olchamba inosita ilnyanya inkaitubulu kulie kake ele naa idipa aitodolu ajo kinosita pii.

Ore naaji enkoitoi sidai nadolita nanu ajo kerrip enkare tenkop egira iltunganak aitumiya te siai enkiremore aalairemok naa enkoitoi naji nayauni iltankii kumok keyeu ilairemoni iktankii ,matejo nai keet ilairemoni neyau iltanki neinyang'u ale ilairemoni iltankii ake ninye, ainyang'u iltanki tomon. Ore peetum iltankii sapukin nepiki enkare kulo tankii ,naaku ore enkoitoi sidai napikie kulo iltankii enkare naa kepik nai kulo tanking enkare apikie enjenereta amu keidim nai enjenereta neosh enaare ailepie apik iltankii, apik iltankii naaji neitaked iltankii metaa keatae kulo iltankii, netii wuejitin sidain, neaku kewuosha ale airemoni enkare te abori nepik iltankii lemyena te shumata, paa ore naaji enkata naatae enkare netumoki kulo tanking anoto enkariak. Kore enkata nemeatae neitumiyai inaare natii intankii aapik emukunta peetum naaji olairemoni ataasie esiai enye enkiremore enkata pooki esheita omeisheit amu ina naani enkoitoi sidai peetum anoto endee enye enaoshiake, tenaa kemirita oshi nemirr, naa neiko oshi enya ake, netumoki ainosa.

Metum oshi enkop oleng enkare neeku keeta oshi enkop ang inkibelekenyat oloing'ang'e kumok neeku ore oshi ena baye enkiremore tenkop ang naa enonkatitin kutik ashu enolapaitin kutik tenkaraki metumito enkare o nemetii enkulupuoni sinye napirr naa ore oshi enkop ang naijio ildonyio oleng mikiata oshi inkong'at sapuki naidim naaji neunieki indaiki oleng neku eh ore oshi inena kibelekenyat oloing'ang'e entoki naijio enkolong sapuk entoki naijio osiwuo sapuk nemisho oshi eng inkaitubulu natii ilchambai nairemo ilairemok ebikoo oleng tenkop tenkarake keya naa eh osiwuo sapuk ashu enkolong sapuk enkare sapuk ore nemitiki intapuka onkaitubulu etum naa inkariak sapukin naidim naaji nitubulu ore sininye tenewueji e ompoosho ashu imbenek akeyie nena pooki nabulu tenkop nenenkiti kata amu kei sininche oshi enkulupuoni napirr ore enkulupuoni napirr ore oshi enkop nemikarra ashu enkop eh nalala oleng nemetii oshi ela ilairemok oleng duo uh otumoki naa ena terit pemeya eh enkare naruko.

Nchoo kumok tenkop omali kumok intokitin naijio ntare nkishu inkineji okulie tokitin pooki naa naatae tonkang'itie naijio isirkon keyau ohi nena metaa kituny oleng intokitin enkop ore ituny kuna tokitin enkop kenap oshi enterit tonkejek enye entoki naijo enkiteng keyau oshi enterit tonelakua nenap inelakua neku ore oshi inatoki naa keya kiko keya oshi enterit oleng tenkop ashu err enterit aitololong metaa enaya osiwuo neya enkare eh ore ae wuei aetoki naa enkop nemikarra amu ore enkop nemikarra naa emparriar ewueji naa kepuo ake intokiting ewueji neyieu neim ewueji neyieu meeta entoki naibooyo neku ore oshi sinye enkop naikarra neisidai amu kitobirr iwuejitin metopiro naa ore oshi inye enkai hhhhewuei enkae naikoni pee meya naa ena are eh ena terit enkare oleng naa pikarri enkop ore iltung'anak oota iwuejitin enye sidain ashu iwuejitin neirrag enkare neirragie naaji imbawoi tenkop airragie imbaoi irkeek isoitok aipanga ashu epik irkuniani inkulupuok nai nepuo aipanga tenkop neturr dii irkuti mutaroni petumoki enkare akwetie lelo mtaroni pemekwet naake adung enkop.

Adamu ajo keetae oshi ilaramatak lontokiting pooki ankishu asirkon uh imukuntani uh inkuruei uh pokitoki akeyie naramati oshi keetae ilaramatak lonana tokiting amu eh keetae iltung'anak oramat inkishu uh enaa iloing'ok enaa kulo neetae iloramat inkishu e kule nemirr kule neramat nore tinye eramati oshi iloing'ok laijo kulo kemirr oshi iltung'anak sininche duo eh epuo nemirr naaji tesokoni nemirr enchoto ninyiang'u kulie ashu eini eeta inkishu ake natii enewueji enye nakira sininche aramat enaa kulo oing'ok negil teniaku naaji etabawua ena naku keetae oshi eh ilairemok lontokiting pookin netapanikitia naa iltung'anak pii etapanikitia pii neetae eh neetae intokiting naishori enaa indaiki enaa kuna neku etaa naake iyiolo aramatie le nena tokiting neyiolo sininche eniko peetum faida emirr intokiting naijo kuna amu endaa siinye ena nawo etiu ake enaa iloshi lolchambai sininche keeta sinche iltung'anak oramatie lontokiting pooki.

Meeta oshi enkisuma orbotorr nemeeta orkiti nemeeta ele oyiolo amu keisum kisuma orkiti nisuma orbotorr neku ore iltung'anak pooki meetae oshi oltung'ani lemeeta entoki nayieu neyiolou inkidimat ake amu ore sinye oltung'ani kitok ketii intokitin nemeyiolo naa oltung'ani kiti oyiolo enkerai kiti neku ore tenadol nanu nadamu ajo ore oshi enkisuma anaa tenakata ena amu isidai tenakata enewueji amu elio ajo ijio darasa etiiki ildakitarini kulo egira aitodolu ajo ore oshi esiai naa inji ikoni teneesi onji naa kelio naa ajo ore oltung'ani oidipa atayiolo nenare sininye naa neisum irkulie metayiolo amu ore enebau sininye erishata enye neiu sininye neiwuang'a peisho kuldo oisuma napasi peeponu sininche aas aas enankae ore sinche pee eng'enu kuldo ayiolou nitoki sininche aya inankae rishata neponu sininche aisum kulie osuju ninche okulie kumok paa teneeku eing'ata ninche netum lelo kulie erishata naa ore sinye eesita kulo tung'anak kuna naa keesita peretisho opeetum sininche naa irmushaarani lenye ondaiki naanya.

keyieu naaji olchampa naa keeta enkulupuni sidai, naidim aibung'a irnganayio. mpaka nebulu. netum afia, anaa tenakata kulo. neeku keyiiu naaji enkuluponi napir. nayieu si ninye enkare sapuk. amu ore oshi inkaitubulu pookin, naa enkare oshi poki ituumia. pee etumoki aatubulu, nesapuku netum afia. nayiu irnganayio sidain sapuk loota sii ninche afia. neyieu ee olchani. keyieu naaji neoshi olchani pee menya. noshi kulie ng'uesi entim, kuna aitubulu kulie entoki naijo olkurto. amu kingial. ore ake enoshi napuonu audu aud. naa kingial ore ake pee eoshi olcani, neer ilo shani nena tokitin. naaji ilkurt. neer meta menya nkaitubulu. metaa kisho, inkaitubulu naji metubulu, irnganayio lenye. anaa tenakata kulo paa naaji nepuonunui aanya. neyeiu sai sii ninyeenkurokinoto. amu ore oshi enkurokinoto naa kisaidia oshi enkaitubului pookin. menoto afia. netum nkulupok aitobiraki. metaa kitashe aitobiraki oleng.

keyieu naaji ning'oruni iltankin sapuki olorok lopira ashu oloing'uaruaki ake amu keyieu naaji enkiremore enkare sapuk oleng', naa keyieu eweji netumieki enkare nataana amu ore siininye eweji netumieki enkare nelakua naa kidimi naaji nedung'i enkare eton etu ebau, neeku kidimi naaji nepiki iltankii eweji sidai, pee meer ing'uesin amu tenetum ing'uesin aar inaare nimitokini aasie isiaitin kumok ashu enkata nemeetae enchan amu kisidai ilairemok menotitio enkare naiteleki.

keretu iltunganak metaa meitoki naajiiltunanak aapuo ainyiangisho too soskonini, ainyiang;u idaikin kumok, inoshi naidim naaji neun naaji tenkop enye. amu ore naaji entoki naijo irpaek, nemitoi iltunganak ayok apuo ainyiang'u teneeta irpaek oirag. nejia naaji iko sii ninche eta mpuka nairag. mitoki apuo ainyiangu mpuka. eeta mpoosho nairag. emitoki apuo ainyiang'u mpoosho. neeku keretu naaji edaa iltunganak pee emitoki aapuo ainyiangisho. ore enkae neitoki naaji edaa aret iltunganak metaa mitoki iltunganak aasioki airem enkulupuni. amu ore enoshi nasioki naaji ilungank airem enkop. eton aa enaitayunye daiki. nemisho oshi inatoki ekop emnyaaki enkop, epiru alotu ewuji apa netii. neeku kitoki aodyio abori, ore edoyio enkop abori, keeku sii ninye ore edaa nauni tenkop, nemitoki edaa apuku anaa enayieu naaji ilopeny. ilaremok. kepuku edaa eeta afia kiti. amu itumiaki enkuluponi tenkata sapuk oleng. neku kenare naaji naa ore peeku itumia iltunganak enchoto olchampa, nitoki aapal tenkae, tolikae kekun lenkiremore. nirem likae shampa. enkae nusu. pee isho enaalo enapa natii edaa. eitoki sii ninye apiru anaa eda nkae.

Ore entoki nabo ningor toltanki amu loshi tankii naadi kulo lorpirai likingira aimaki naa esapuko oltanki eneba. Ketii naji iltunganak oojo kayieu nanu oltanki sapuk loolitai nkalifuni uni. Netii likae ojo kayieu nanu oltanki sapuk lolitai nkalifuni tomon. Neeku ingoru esapuko eneba amu ore esapuko, naa kitegemea eneba enkare Naya. Nintoki aingor orpira enkirushai oltanki ,keirusha ilo tanki enaidim nebik tenenya enkolong. Amu ketii naaji iltanki laa mepiki oloip tenkaraki metumi oloip, ore naaji ilo opiki oloip naa kikash kake ingor ninye enkirushai orpira paa tenaa kenya enkolong oleng ,nebik ake ninye enkata naado etii ilo shampa. Nintoki aingor enikununo abori ilo tanki, keturoroyu ilo tanki ena meturoroyu amu ketii oltanki lemeturoroyu. Ningor naaji tena keturoroyu oltanki neeku nena baa uni. Naa ore sii ninye sidano ekulo tankin amu letipat pi amu enkincho enkare sapuk nintorioi apik olchampa lino. Ore pee inyangu oltanki loonkalifuni tomon, nikincho enkare sapuk enkata naaji nemetii enkare enkop ashu enkata neitu esha Enkai .Neeku ketumi naaji enkare sapuk naaji naidim nepikita ilchampai nitosha mapaka nebulu nitayuni anya.

Ekaun pii, amu edaa ena sidai, nanyae naaji enkata naku, naa kenyor iseseni oleng, menyor nkera oleng, menyor iltunganak Sapuki, kenyor iseseni looltunganak oleng. neeku kisidai oshi ena daa oleng .ore tine wueji enyae, naa kiboo oshi sii ninye ena daa enterit pee meyau enkare, nibok enkolong',pee meya, amu keya oshi sii ninye enkolong' sapuk enkare .naakeya inoshi benek enyenak naibooyo enkolong' sapuk, pee meya enkolong' oleng, aitungua enterit. neeku keretu oshi iyiook tine wueji. oreb eretoto sapuk naata nema tokitin ore pee intayu alo aya osokoni naa kemiri aitobiraki. meitanyaanyukieki inoshi naijo inoorkokoyok. kinyuangi oleng. naa kemiri alang' nena. naa ore inoshi naamiri enkereni nabo, naijo apik naaji ore nkwashen imiet mpaka isiet. nimir nena. neeku keyau faida sapuk oleng nikiyaki eretoto sapuk.

Kitodolu ena ajo entumo etiiki tena wueji, egirae aishooyo certificate aisho iltunganak oonare nishooki, oota enetaasa, ashu keima eeta naa ake ninye enaitishipa iltunganak peegira aisho iltunganak certificate kitodolu ajo Lele orpayiani. ogira aishooyo certificate ketiiu anaa kegira aishooyo amu keeta olmuhuri le Kenya. neeku ijo kegirae aishooyo certificate tene wueji. naa ore ake etii Ina kitodolu ajo enoo ilkitiak. eeta ake enerikito tene wueji. eeta dukuya ake ninye ena elioo. neeku kitodolu ena ajo emasho emasho etiiki.

nisum oltung'ani ajoki ore oshi olchani naa keeta oshi oltung'ani faida tenkishui oltung'ani pee eyiolou ena neyiolou ninye atuno olchani naa ore teneun neyiolou faida naata olchani tiatua enkishui oltung'ani amu ore oshi enkijiape naok oltung'ani oo benek naa kepashaa ore ena ok oltung'ani naa ninye oshi enaok oltung'ani naa ninye eitai benek boo ore enaitai oltung'ani boo naa ninye eaok benek nitumia naitoki aiteng'en oltung'ani Ajo ore euni irkeek ena benek ena kulo naa kenare oshi meeta napasi amu ore oshi sinje ntoona enye naa kepuo oshi tiatua enkop ore epoito neok enkare neeku kenare naaji niahore ee kuti apasini pee etumoki aitoki nkariak too nepashaa amu ore naaji enoshi napuoi aun irkeek tenebo naa keeku enakata metum irkeek enkare naitosha etum naa pookin aitoki enaa are nabo naitoki aiteng'en Ajo keyieu sininje irkeek enkare amu teneoshi irkeek olchani naa kenyor lelo keek elo Shani amu meitoki naa kuda kulie nguesin anya neripi sininje irkeek arip nekurokini

ore oshi ebae ebiotisho. naa keretu oshi olosho, imme oltungani obo. kake olosho pooki, amu meeta oshi oltungani lememuoyu. neku ore sohi ebae ebiotisho, kisho oshi oltungani menoto kulie damunot. amu tenemuoyu oshi oltungani, nemitoki oshi oltungani aata kulie damunot sidain, neeku kisidai oshi ebae ebiotisho. neeku ore ena bae anaa nelotu enkop ang, newuo ena bae enkop ang enkata nalakua, naa eisidai. nikidol iyiook aajo eyakai iltunganak eseriani. amu tenemuoyu oltungani. nelo oltungani sipitali. nebaki. nishiu, naa neshukunye ealotu ang' tesidai. neu isidai oshi ebae ebitiso oleng. amu kisho oltungani menoto oltungani afia sidai, toseen lenye. mioki oltungani aendelea asasu. kepiru oltungani, ashu etum ake ninye oltungani afia eitashe. weeloito.

ore entoki edukaya naa teneibung' oltung'ani olkuak lenye amuu teneibung' oltung'ani olkuak lenye neyiolo, naa keyiolo aitumiya tenelo naaji oltung'ani arany naa keretu oltung'ani ina amu ore iltung'anak lemeyiolo ilo kuaak ashu ata iloyiolo ilokuak isulaki naa duo ile meyiolo, naa kepuonu aing'or ilokuak neyieu neyiolou ajo kanyioo nagira asa kidimayu naaji neretu oltungani neelaki iropiyani tenkop enye otoo inkwapi naing'ua lelo tung'anak ore enkae toki yare naa tenelo naaji oltung'ani aramat ing'uesin, ore peelo naaji oltung'ani aramat ing'uesin nemetii inakop , nepuonu alakisho iltung'anak pee etumoki aing'ura kuna tokitin netumoki aatasishore netumoki aisuma ajo kaji ikoni naa kanyioo ee inetipat kunatokitin nagira aasa ore enkae toki naa tenelo naaji oltung'ani ariyia nenguet oltung'ani isoitok nitayu intokitin naijo inguesin netumoki ninye aisaidia tina king'urare naaji nitoki aya naaji meshomo enkae roruata.

Ore oshi enkarriyiano oltung'ani naa kesapuk amu keifikiria oshi oltung'ani intokiting kumok neku ore oshi enkarriyiano oltung'ani naa keimu oshi inkoitoi kumok napaasha ore ene enigira oltung'ani aifikiria neme nemenyaanyuk wenegira olikae tung'ani aifikiria neeku nemeeta oshi enkoitoi nemedaare oltung'ani ore ena kata ele tung'ani naa keesita ele tung'ani esiai enye peetum ade ele tung'ani endaa kelio ajo ore oshi siinye irbaribarani ashu pokitoki ositima nenkarriyiano oltung'ani naitobira egira naa ele tung'ani ninye aitobirr orbaribara nenkarriyiano enye nayawua enewueji peelotu aas ena kegira apa inye alimu ajo kaidi kayiolo nanu ataasa ena nelotu ninye aiteru aas ena siai neku ore siinye ena kitobirata ontokiting pookin enchetata onkajijik enkarriyiano oltung'ani kaarriyia enkai naitobirua oltung'ani nisho enkarriyiano kila mtu neworiworiki

Aitadamu ena toki ajo eetae oshi ntimi luat are, eetae entim natuuno oltungani openy tenkariyaino enye, ote nkaina enye, neetae entim natubulua openy tenkaraki enkare oo nkatampo nasheita. ashu enkare naloito naruko. neeku kaitadamu Ina toki enkariyiano oltungani naishoo Enkai. naa ore Kuna timi naitbuluaki onaai tubuluaku oopeny. naa kepuonu oshi iltunganak loo kuapi kumok aatal Kuna timi. aajo kainyioo nagira aasa. eyieu nedoli. Ajo kaji Iko Kuna timi peetubulutua. ashu kaariyiano ena. Ore epuonu aadol naa kelak iropiyiani toonatubulutia openy. onaitubulua enkaina oltungani. neya Kuna ropiyiani faida toltungani. oitubulia entim enye openy omatubulua openy ,aa enesirkali taa. ore so sii ninye. Entim meeta oshi entoki nemeeta faida. bora ake metaa keetae enkoitoi naitobirieki. aitobiraki eitu eingali.

Ore ene wueji naa iltung'anak otii shoo oo mali enye tene wueji, aa inkinejik kuna natii ene wueji. Kegira oltung'ani airira inkinejik enyenak o mpaka nelotu aitook, ore eidipa aitooko kelio ajo egira inkinejik awok enkare embata nagira kulie ailep idipa aatookisho. Neeku ee kelio ene wueji ajo ee shoo etii oltung'ani ntare enyenak etii oltung'ani male eneyenak. Neeku kegira ene wueji aitodolu ajo ore ee ore oshi oltung'ani te siai enye neme nemeru oltung'ani esiai enye amu ore esiai ino noo olola lino, neeku iindim nintaas ee pookin niindim piitumoki aa atagolie. Kegira ele tung'ani agolie oleng' intare enyenak, egira agolie oleng' inkinejik enyenak, egira airira, kelio ninye ajo keeta afya. Ore enkare nawokito siinje inkinejik enyenak, enkare sapuk nee enkare sidai. Kegira aitodolu ajo kore oshi esiai pookin naake eyeu esiai pookin eng'iriata neyeu plan.

Adolita inkasukun naiborr natunieki kuna benek amu injio imbenek nadolita sininche imbenek nanyori nena nauno injio dii kitayu imbenek nelio eh sininye inewueji ajo enkaji ena kelio akeninye ajo kesheta isunta tidiewueji amu kelio isunta naiborr nasheta tiadialo ijio ketiu ene enaa enkaji iloshi ajijik sapuki natii eh imbenek nauni imbenek tembata enkaji euni tosunta peebulu ore ake piidip atubulu neyae inchot napaasha enkaji elio enewueji ajo eh inkajijik naa ena sapuk nasheta amu esheta esuntai pii aitobiraki nesheta siniye abori ore kuna benek naa kepaasha dii kepaasha amu ijo ketii isapuki netii inkutitik etii sinche inkasukun sapukin netii inkutitik naore kuna benek neisapukin dei kuna benek pii amu ijio kitai ormukongo kake imee ormukongo duo.

Meeta oshi enkop ang enkare sapuk oleng naidim naaji nibung inkaitubulu metubulu amu ore enkaitubului pookin nabulu tenkop naa keyewi keyieu oshi enkare petumoki atubulu tenkata sidai naa keeta oshi enkop ang enkare tonkuti olong'i ake enaa enikitumito enchan tonkuti olong'i ore oshi inkibelekenyat oloing'ang'e naa kesesh oleng uh inenkolong oleng tenkop ang enkata naado neeku ore oshi inkolong'i kumok nenkolong kitumito iyiok naa kenya oshi enkolong inkaitubulu nitala enkare aore enkare sapuk newok enkolong ore sininye enkulupuoni enkop ang neikiti kebebek mepirr enaidim eh aibung'a inkaitubuu pookin enkop menoto afya nebulu tenkata sidai.

Kanyor oshi kuna naibor kutai amu kesapukin nisulaki noshi sapukin amu kitodolu ashi ajo enkae peku na empeku oshi ina naiterua nesuju kuna kulie pekui kutitik naijo esigit na kemelok oshi na kesapuk na ore piri nebuku neeta afya amu ore entoki pokj sapu nakebulu aitobiraki teneyieri ata tenidongi ata tinitauni temashakuai amu nkiasin naba nejia nemeeta afya mesidai amosho oleng amu ore tenilo oltungani amir ata indipa aitau tomashakuani nakesapukin itum faida na ninye si eya lairemok asioki enda siget keponui aya idipa enda siget aishunye neakubekiyaki faida sapuk ata enilo osokoni amu mikintudungoo.

Keyieu oltung'ani neelewa Ajo ore enkusuma netieu oshi enkusuma enaa esita neeku ore piyieu nilo ayiolou Ajo kainyio oshi natii atua enkulupuoni arashu kainyio ee pokitoki nasisho tiatua enkulupuoni naa eng'eno oshi ena masita nilo oltung'ani nilo aitau ntokitin naijio Kuna natii atua enkulupuoni ning'or nijo kaji eikunono kainyio oshi eesitaa tiatua enkulupuoni neeku ore oshi ena ng'eno na aisidai oshi tooltung'ani naa ore entoki niyieu oltung'ani pee eyas ena naa keyieu naji ninye niyata olchamba amu ore piata olchamba nilo naaji aitau Kuna ee ng'uesi yatua enkulupuoni niyau Niya nilo apik olchamba lino nitopir olchamba neeku ore naaji pilotu aunisho naa kepuku endaa napir eidipa ena toki atobiko tiatua enkulupuoni nitobir enkulupuoni nibelekeny metaa mmee enapa natii neeku ore oshi ena siai naa eng'eno naa kenare niyieu oltung'ani niyiolou ntokitin kumok amu piyieu niyiolou ntokitin kumok naa ena kata etumoki atayiolo neyieu niata oltung'ani eyiunoto niyiolou airoro oltung'ana amu ore sii piyiolou airorie iltung'ana naa enakata kitumokini atutai oloyiolo neutaroi

ikiti oleng ena siai temurua ang amu, mikiata oshi iyiook enkulupuoni barikoi osupuko ashu enoshi narok. eikiti oshi enkulupuoni nikiata, enoshi kiti baikoi, nabebek, naa osinyai doi ninye osapuk. amu ketii ireyiata kumok olen. naa keor dii oshi ninye enkare enkop. ore enkop nemeiara naa keor oshi enkare. anaa nena kuapi. ore enkae toki metum oshi enkop ang' enkare oleng. enkare aa enkare enchan. eikiti oshi enchan, nikitum naa enoolapapitin kutik. enkiti naitubulu nkujit, neing'uaa eton eitu eyoriju pii. nenya nkishu araka. naa inoshi naa nkuti aiak. metumi nkariak sapukin naitumiae naaji enkata neitu esha. neeku eikiti oshi oleng ena siai tenkop ang. neitoki aaku ketii oshi enkop ang inguesin. ing'uesi naijo irkanchaoni. naa kenya dii oshi oleng nena nguesin imukuntani. ore imukntani ata inakara oleng. amu isapuk naa dii ewuji. kegil mukuntaini. naa kengila keyaki iltunganak asara. medol ninye iltunganak anaa esiai ina. nemeetae sii oltungani oidim atoripo. neeku ikiti ena siai oleng temurua ang.

Kadolita edengel Nena nadolita orkurto lee mbukai lelidoo naa kisapuk kelio ninye meijio ninye edengel amu kelio edengel etaa ninye edengel kulo kutiti ala sapukin lee dukuya teidie wueji neitokini ataa olaing'oing'oi otaa ninye mowuarak are naijio nkiyia neitokini ataa ele kurto lornyanyai edol Ajo keeta ninye enkiti kidong'oe metaa elukunya napurupurana neitokini ataa ena ng'ues oshi naanya mboshok enoshi nauduud ninye mboshok Nena kelio ino mamasheri penyo amu kitipito oriog neitokini ataa Kuna oshi naanya mbuka Kuna kutiti uni eti ninje kando openy pokira uni neitokini ataa ele kurto oshi onyori ele oshi olo amaniman ntokitin naa kesesha oshi elotu enakata etasha neitoki ataa ele oshi ena kitu ng'ues oshi naanya nkuashen Nena kelio kitipitipo ninye elukunya tiidie wueji mijio ninye ele oshi onya mboshok neeku teine wueji eyiolouni pookin

Kadamu Ajo ore sininye olotoroki naa oletipat oshi sininye tepoki toki amu mmee oshi poki toki neme enetipat kake ore sininye ele naa oletipat sininye amu ore endaa enye enatoki oshi naitau ninye naa enetipat oleng tooltung'ani kelio Ajo ekuto pii enaa peyie erutitoi ore sininje elarutok naa keas oshi ninje ena siai oleng tenkariano amu neyieu sii ninye olotoroki nipeej amu kesho taisere nitoki taisere aitobir enaishoo neitokini aitai ediolog aanya naa keretisho doi oleng amu kituku doi orgoo naa ore padol nanu entoki naijio ena nadamu Ajo kitotio oshi enkai pokitoki naa kisho metaa ore pooki toki natii enkop naa kitumiai oltung'ani asie nabo are uni pee edupore nedupore sininye enatoki oltung'ani amu ore enkare nalo oshi oltung'ani aouku niyau airajie neyaa kelotu oshi olotoriki aok nelo adupore too mulugie enye

Keyeu ene wueji enkarriaano, sidai olchamba amuu keyiu niata eng'eno oonkaitubul pookin ira olairemoni iyolo atuuno pooki aitubului aa orpaeki aa empooshoi aa enkuashei iyolo atuuno pooki niyolo enkare ineikunakini niyolo naa enkata nabo naa niyolo irkiet ooshi niyolo enkulukuoni nanyorr neeku ore siinye eng'eno oltung'ani kenare sinye neeta oltung'ani eng'eno ata olairemoni eyeu nesujaa inkaitubulu enyana pee etumoki ataduai nekurroki neosh olchani nadolita ajo kegira kunda ng'wesin entim aoponu aanyaanya neeku esidai oleng; netum oltung'ani engeno netum oltung'ani enkarriano neirorie oltung'ani iltung'anak peetumoki atusujai intokini enyana neitarriani neeku olautaroyu amuu meeta eng'eno namut, ee elukunya nabo.

Kishoo enabe ltunganak metayiolo ajo keeta nkoitoi kumok nasishoreki amu ore kuna tokitin na enkisuja eimu amu kenare niyiolou oltungani aitumia ntokitin oshibm naetuo amu ore enkitumiata onona tokikitin na enkariano ashu engeno eyieu na kesidai oleng ore ena pelotu enkipang naa enetipat oleng amu isaidia nkera kutitik onkera botorok oopooki ngae oyieu nitumie enatoki etaa ninye enepuo ltunganak airo ashu neaku kesidai enabae amu eyaua ltunganak metaa etaa ltunganak letaa mekute eas ltunganak ntokitin naas apa ata kitumia ltunganak ntokitin etaata adungie enkata osai amu kedungoo sai

Kebukokini enkare sapuk. Pee etumoki aatook enkare amu idolita ajo ore siininche kulo nganayio naa irnyanya naa keyieu oshi enkare sapuk pee etumoki aanoto afya. Neyieu sii neikarri pee mear inguesin amu kear taa inguesin aitobiraki kuna tokitin. Neaku keyieu siininye naaji nebukokini enoshi kulupuoni nainyianguni amuu kepik oshi ina kulupuoni, enkulupuoni eina kop atoki aitopirr neitaa sidai peetumoki nkaitubulu naagirai aaunie afya nebulu tenkata naishiaa. Neyieu sii neuni ikeek peyie eiturubaraki peeni te shumata peyie engat ilganayio enkop amu tenebaiki enkop nemeitoki aabulu aitobiraki. Kenya enkop inkaitubulu naatii. Neyieu sii ninye neeni kulo nganayio pee meitiriori amuu teneitu eeni naa keitiaari. Neyieu sii nesujari oleng neikarikari neorori. Neikari naaji anaa tanaka enatipika ele tungani idol ajo kegira adungudung, adungudungoo kunda benek sapuki pee meitoki airoshie oleng ejo pee meouro ake. Pee eku irnyanya lenyenak aitobiraki

Kitodolu ene wueji ajo irkituak kulo ijo intoiwuo natii ee ewueji nebo wo nkera amu ijo kitayu kunda natii enda alo inkera, nitayu kuna intoiwuo etiu enaa inkera naagira aisuma amu keeta akenye entoki naatai egira aitashe, ijo ketiu enaake eeta entoki nagira aalimu, netii taa tii iltung'anak lotii ena alo oing'orita ketiu naa kegirai keeta intokiting' naagira aitoduaya. Adolta sinye ele payian ajo nchi siinye ikunita kaek, kegira nye aitodolu ajo ketii entoki nagira atii kulo tung'anak oing'orita egira aaliki naa kunda kera ajoki ee nji oo nji. Nelio siinche ilekua kulie ajo kegira siinche aiko nchi nkaek, kegira ake aitodolu ajo ketii ketii iltung'anak oogira aalikio tene wueji ke ketiu enaake egirai aisum ashu egirai aaliki ebaiki naa ilomon. Neeku egirai aaliki aajoki nji oo nji naa ng'ania ele naa ng'ania ele likae. Neeku neija ikununo ene wueji.

Kadamu Ajo meeta oshi entoki nemeeta ormang'atinda ore pooki toki naisewuseu tenkop naa keeta ormang'atinda ore sininje nkaitubulu naa keeta sininje ormang'atinda lenye edol enkaitubului Ajo keeta ntokitin namaanita narook naa kinosita Nena tokitin kegira Anya naa kaitoki sii adol nadamu naajo ore Kuna tokitin naa entoki muuj nabulu naa endaa oshi yaitoki ore oshi eng'uesi enkop naa endaa oltung'ani ore mbenek naijio Kuna naa endaa oltung'ani naa enda oo ng'uesi kulie ng'uesi ake neme oltung'ani neeku kegira tene wueji ore ele naa olchani okutakini Kuna tokitin pee er Kuna tokitin pee mitoki Anya mbenek naa keikoji anyaa pee mitoki ainyial amu keitadoyio value

Ore oshi nkang'itie naa ketaa oshi nkang'itie eramatare enye napashaa neeku menyanyuk eramatare enkae ang wenkae ang ore enaikunono orpayian leda ang wee enaikunono olelde naa kepashaa ore sininye Kenya netaa ake sinye Kenya eramatare enye ore tenidol kulo tung'ana naa kegira oshi sininje aretu olopeny Kenya orkitok aa praise aibung'aki wuejitin neeku ore wuejitin ninyial iltung'ana esiai naishaa pesii naa kulo tung'ana omit naa ninje apuo auto lelo tung'ana ajoki kainyio pitasaa enaa ninje oikilikuanu neyau aratioti Ajo etaasa kulo tung'ana eji neeku keeta oshi engang njeriani enyana naa enetipat amu keretu iltung'ana meeta kitashe oltung'ani enaa enaikunono enaa enaishaa

Pee einyianguni iltankii o irpaipi pee etumokini aatipik kulo tankii pee eitumitumiai amu keetae sininye endaa nayieu enkare sapuk. Ore entoki naijo irpaek naa keyieu enkare sapuk o mpoosho neaku keyieu niyolouni ajo kaa daa esidai. Eyieu sii naaji neingoruni ewueji nepiki enkare amutenaa naaji irpaipi naa Keya enkare aitabaya nedimayu nemepik naa kimin enkare sapuk neaku keyieu neyauni irkarara aashu irpaipi pee epiki ntonat oo nkaitubulu pee ejing enkare kiti alang tenebukokini enkare amu keibukori enkare sapuk.